Ketech tuguk che mi barak che toreti kosoisie amitwogik chu kokikese en mbar che yoe icheget komanyor ropta ak kemin ketik che toreti kotere ng'ung'unyek chetoreti ng'ung'unyek komalaa beek yoche kemine tuguk chemobore ropta ago che rutu haraka simaimuch konyorta ropta imbar yoche kigochin temik tuguk che mine en haraka sikoketyi komin en ye kakobar ropta choton che kiran komin en tai yoche kesib kesoisiye chakula komait ropta . yoche ke konori chakula che kong'et en yan yamat emet sikomuch kotoret biik en yon roponi konyor tuguk che ome ichek. Yoche kekonori chakula che kosoiyo komie asikomuch kotoret biik ye kagonyo ropta ngamun mosiche biik tuguk che ome en yon karobonchi chakula beek. Yoche kinet biik agobo ye kiboishoito tuguk siyon konyo ropta ak kobar amitwogik kwak komi ole choptoi ichek. Yoche ke ng'ololchin ak biik che imuch kotoret biik yan kabit tuguk cheu ropta ne kooet en emet. Yoche kotoret biik serkalit sikenyor chakula yan kabar ropta.

Chemung'arainik kooldoishe kila ak kila ngamun ibu temik tukuchwai en imbar niton kotoreti ichek konyor tukuk cheoldoishen en kila kila ngetemis en oroek konoei temik akotoret ichek konai kole in arawet ainon ak ainon ko imuuch kosich ichek tukuk cheibei koba ndonyo sikoalda ingonyor chemung'arainik biik cheimuch kwolchi tukuchoton chikaib koba ndonyo kotoreti ichek kotikosich motisha neimuch kotoret ichek kwoldois en kila ak kila tukukab ko cheu ng'wek ak lokoek kotoreti chemung'arainik konyor kastomoek choton cheole tukuchwai chebo imbar nyoru chemung'arainik rabishek chebo barak ngaamun kaalen en temindet en rabishek chemi ng'weny akonyolwoldechi chito age en beit nemi barak konyoru rapinik tutin en barak ngonyor chemung'arainik oratinwek chekoron konyor ole konoren omitwokik ole kararan kotoreti ichek kotikosich motisha noto neyoei ichek kwoldois akonyor kastomaek chemi barak en kila betut

Emetab Kenya en betusiek chechang kenyoru kokayam emeet nemamiten bek niton ko manyor chakula konoton koyae anan ko sait age koyaet robta ih nekiayai bandek komabwa komie Ako Yoon miten ng'uany butet tab bandek koibu shorota en emeet akoib horsetab bandek ako noton ngeib en emeet ake kotareti konyor akoityi chitugul busiek choton en indonyo. Ngeib busiek choton kora kong'eten emetab sang kotareti Kobos betab busiek choton chebo bandek , ingeib busiek choton en emotinuekab sang kotareti kowekyi nyuany sabetab kipkosobe, tareti kora Kobos beitab beisiek choton chebo bandek tareti chitugul akot bik chemiten ng'uany en sabet konyorchige choton busiek choton ingeib tuguk en emotinuek kab sang kotareti bikab emeetab Kenya kobur en kibagenge ngamun chito agetugul koime ingolany tuguk barak chemaimuche konyorchike chitugul so ko ngeib en emotinuekab sang kotareti chitugul

Sugulisiek ab town kotindoo stimok chekororon kabisa chekikichob komie chemoime chii cheloldos en sait aketugul tindoo konetik cheimuch kokinai akobo stimok komie tindoo internetisiek chekororon chemoime chii tindoo bukusiek tindoo labisiek chekororon chetoreti ichek yon yoe tuguk cheyoche keker niton komaimuch koyai sugulisiek ab town konyor internet tugul amun chang lagok chebendii town kosir chebendii kokwo. Niton koyoe sugulisiek ab kokwo kolipan rapisiek chechang en town amun boisien internet nemii barak ako internet nechoktoo. Sugulisiek ab kokwo komosiche stimok niton koyoe komosiche internet kora cheimuch koboisien en sukul. Lagok ak konetik ab kokwo ko maimuch kotindoo ng'omnot akobo internet ak tuguk choton chebo stimok en sugul. Sugulisiek ab kokwo komotindoo simoisiek motindoo komputaek cheboisien en sugul niton kikoyai serkali sugulisiek ab kokwo kosich tuguk cheimuch kotoretengee en sugul cheu simoisiek ak koyai konetik konai akobo tuguk ab

Yoche kobwotyin mokoriot meng'ik kyik akobo lipanet ab kot en tolosiet akomwochi komie akomwochi imuch komwochi kokosirchi baruet kolenji yoche ilipan kot en arawet nekile simemuch ichelewan yoche koteben meng'ik kyik komwochi komie kolenji anan tindoo tebut akobo kan koteben meng'ik kyik yoche kokoti meng'ik kyik akoteben mara kot kotindoo shida en uyan anan kotko komwochi betut neyoche koliponji ichek mara kot kotindoo rorunet en uyan meng'indet nyin agenge koteben betut netot koliponji anan kotobot twan akomwaa yoche koteben chutugul meng'ik kyik kokotegis ichek amun icheket chekochin rapisiek yon kates kora mokoriot koriik kyik koyoche komwochi meng'ik kyik kole amunee si kotes kot yoche kosibi lipanet ab kot en sait komwoe rapisiek ak tarikisiek komie yoche kong'ololdos ak meng'ik kyik komie ak kokose choton chemwoe meng'ik kyik yoche kosire baronok anan koyokyin meng'ik kyik kit nekomoche komwaa en simoisiek